Ingĩamba ndĩmũũkĩrie hau ndoro-inĩ ndĩmũige handũ hatarĩ hahehu nĩgetha atige kũgucia heho. Halafu ndĩmũũkĩrie ndĩmũũrie rĩtwa rĩake na kana nĩ aramenya kũrĩa ekuumĩte. Okorwo nĩ aramenya ndĩmwethere ũteithio ũrĩa egũkinyĩra andũ ao. Gĩtũmi nĩ tondũ Ngai nĩ athanĩte atĩ tũbatiĩ gũkorwo tũrĩ amenyereri a aarĩ na aariũ a maitũ na koguo ndũbatiĩ gũtiga mũndũ thĩna-inĩ na wĩna ũteithio ũngĩhota kũmũteithia naguo.

Wambere nĩkũmwĩra ambe athiĩ agethambe, wona arĩkia oke ndĩmwĩkĩrĩre kĩndũ gĩa kũrĩa na gĩakũnywa, anina okorwo ena wĩra mekũhetwo nĩ mwarimũ wa kurutĩra muciĩ arute ,arĩkia no athii agathakathake kana acagũre kwĩrorera ibndi televisheni -inĩ, arikia kuuma hau no twarangie nake ngĩmũragia ũrĩa cukuru ĩramũtwarithia na kana hena indo marabatara metĩtio nĩ mwarimũ, akorwo maũndũ mothe me sawa ,ndĩmwĩkĩrĩre irio cia hwainĩ acoke anina athiĩ agakome .